Mawega ma mĩtambo ya kĩĩrĩu ya gũĩtĩrĩria maĩ nĩ taũũ, nĩ ĩnyihanyihagia ũitangi wa maaĩ, mũihũro wa maaĩ ũtaratũmĩka, na ũhei wa maaĩ kahinda karĩa kagĩrĩire gwa kahinda karaya, kũnina wagi wa maaĩ mũgũnda-inĩ. Ũthũrimi wa mĩgũnda, ũhotithagia mũrĩmĩ kũmenya ndwari na ũgũmĩri wa tũtambi mĩgũnda-inĩ. Koguo gũcũngĩrĩria ũgitĩri wa tũtambĩ mĩgũnda-inĩ, kuumana mathĩna kahinda karĩa kagĩrĩire.

Mawega ma tekinoronjĩ ĩno nĩ ta maya: mĩmera gũkinyĩrwo nĩ maaĩ ĩmwe kwa ĩmwe mĩri-inĩ, kwoguo gũcũngĩrĩria ũnyihu wa maaĩ magũitanga na ma mũihũro, ũhei wa maaĩ harĩ mĩmera yothe mũgũnda-inĩ, ũndũ ũrĩa ũtangĩhotekeka na njĩra cia kawainda. Njĩra ĩno ya kĩrĩu, nĩ ĩnyihagia ũthũkangia wa tĩri na bataraitha kũgerera gũtherera gwa tĩri na bataraitha, kana kũhuka. Njĩra ici nĩ njĩra hũthũ, kwoguo nĩinyihagia garama ya mũrĩmi mũgũnda-inĩ.

Tũmĩtambo twa gũthũrima tĩri na rĩera, tũmenyithagia mũrĩmi mũigana wa irio cia mĩmera iria ciĩtĩrinĩ, mũigana wa maaĩ marĩa marĩ tĩri-inĩ na orĩngĩ tũkamenyithia mũrĩmi ũhoro wĩgiĩ tĩri, ũrĩa mwega wa gũaka mĩako ĩrĩa ĩngĩkorwo ĩmũgũnda-inĩ. Tũmacini tũtũ orĩngĩ nĩ tũteithagia mũrĩmi kũmenya weega kahinda karĩa kagĩrĩire ga kũhanda, kũrĩmĩra, ona kũgetha.

Mĩtambo ya kĩĩrĩu ya gũitĩrĩria maaĩ ĩteithagia gũtwarĩra mĩmera maaĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginya mĩri-inĩ, kogwo kũnyihia wĩitangi wa maaĩ na kũnyihia ũhuki wa bataraitha rungu-inĩ rwa tĩri. Mĩtambo ya kĩĩrĩu nĩ ĩhotithĩtie arĩmi kũiga maaĩ gwa kahinda karaya. O rĩngĩ mĩtambo ya kĩĩrĩu, mĩtambo ĩno nĩ ĩhotithĩtie mũrĩmi kũmenya ũhũthĩri wega wa bataraitha na gĩkĩro kĩrĩa kĩagĩrĩire, kogwo kũnyihanyihia gharama nyingĩ ĩrĩa ĩngĩkorwo ĩkĩonekana.

Tũtege tũtũ twĩtagwo drone, nĩ tũrĩ bata mũnene mũno makĩria harĩ kũrora mĩgũnda mĩnene ĩrĩa mĩhaka yayo nĩ mĩtitũ. Tũtege tũtũ nĩtũteithagia gũkinya na kuoya ndeto cia mĩgũnda kũrĩa gũtangĩkinyĩka ihenya na njĩra cia ngari kana magũrũ. Tũtege o tũtũ nĩtũteithagia mũrĩmi kwĩrorera mĩgũnda yake aikaire o wabici-inĩ hatarĩ na gharama ya njoherera ya kũrũra mĩgũnda-inĩ.

Tekinoronjĩ ĩno wambere ĩhotithagia mũndũ kũmenya harĩa irio cirĩ kogũo gũkũhotithia kũmenya ngarama ĩrĩa ũbatie gũkorwo nayo rĩrĩa ũkwambĩka mĩtaratara ya kwongerera ũmithio irio-inĩ, tekinoronjĩ o ĩno nĩ ĩhotithagia mũndũ kũmenya rĩrĩa agũtungata irio iria hande nĩgũo kũgĩa na ũmithio na mogũni maingĩ kogũo kũnyihanyihia ngarama ya njoherera ĩrĩa ingĩkorwo ho rĩrĩa mũndũ arorũra mĩgũnda-inĩ agĩetha harĩa irio ihandĩtwo.

Tekinoronjĩ ĩno ĩteithagia andũ gũkinyĩra indo harĩa irĩ, na njiĩra ya waraganu, na narua mũno. Tekinoronji o ĩno, nĩ iteithhetie andũ gũkora na indo, na ihenya, hatarĩ gũthokagia wa indo ũrĩa ũngekorwo ũkĩhaneka kũhĩtũkĩra njĩra ya kawaida. Njĩra o ĩno, nĩhotithetie andũ gũkorwo matarĩ na garama cia kũiyumeria rĩrĩa marakora na indo, na gũcigayania. O rĩngĩ andũ makĩhũthĩra tekinoronjĩ ĩno nĩmahotithetio kũmenya wega, ohoro wĩigiĩ indo ngũrani, na wúũgai wacio.

Wambere tũtege tũtũ nĩtũrehaga moguni maingĩ, tũtege tũtũ nĩtũteithagĩrĩria mũndũ kũmenyerera mahiũ kũhetũkĩra mbica cia kumana na igũrũ, oho tũtege tũtũ nĩtũteithagĩrĩria mũndũ kũmenya kana gũkũrana mahiũ marĩa mena kawathe kana mahiũ maria marwaru. Wakeri tũtege tũtũ nĩtũteihagirĩria mũndũ kũnyihia garama ya njoherera ĩrĩa ĩngiumanĩrĩra na kwandĩka mũndũ wa kũmũrĩithĩria wega.

Mohoro mega nĩ matũmaga mũrĩmi kũmenya ũrĩa ũreri na ũtungati wa mahiũ make ũngĩthie na mbere hatarĩ mũthutũkanio. Wa kerĩ, mohoro mega nĩ mahũthĩkaga harĩ mũrĩmi kũmenya ũrĩa angĩrĩma na gũtungata irio ciĩ mũgũndainĩ nĩguo kũgĩa na maciaro mega. O rĩngĩ, mohoro mega nĩ mateithagia mũrĩmi kũmenya ũrĩa thoko ya indo, kana irio iria arĩmĩte ũrĩa thoko ĩyo ĩraenderea.

Gatunda gaka wa mbere nĩ konũragwo makoni, wa kerĩ nĩ gabathũragwo kana nĩ gatũragwo nĩguo gũkorwo gũkĩonwo gatunda karĩa karĩ thĩinĩ kana nĩguo gũkorwo ũkĩona gatunda karĩa gabatie kũrĩo, gatunda gaka no ũkarĩe karĩ oro ũguo kahana kuma mũgũnda-inĩ wa kerĩ gatunda gaka nĩ komithagio na gagathĩo mũtu ũrĩa ũngĩtũmĩka kũruga ũcũrũ ũngĩnyuo nĩ andũ othe.

Maũndũ marĩa matũmĩte kũgĩe na mĩgomo bũrũri-inĩ wa Kenya nĩ hamwe na atongoria aria mathurirwo nĩ mũingĩ kwaga ũigĩrĩrĩki na ũruti wa wĩra wa mũingĩ ũũru, ũhũthĩri wa igĩna cia mũingĩ na njĩra ĩrĩa ĩtagĩrĩire, njiĩranĩro cia maũndũ itakinyanagĩra ona hanini, ũngũmania thirikari-inĩ na ũtungata mũru harĩ maũndũ-inĩ ma mũingĩ ta mathibitarĩ-inĩ, macukuru-inĩ na wabici-inĩ cia thirikari.

Makinya na mĩbango ĩno ĩbatiĩ gũkorwo. Wambere nĩ gwĩka ũthuthuria harĩ rũrĩrĩ-inĩ na kũmenya mũigana kana namba ya andũ arĩa mangĩhota gũthurana. Wakerĩ nĩ andũ gũkorwo magĩtũmĩro, magĩtũmĩrwo ndũmĩrĩri nguhĩ kũhetũkĩra ng'enda-inĩ ũhoro kana ndeto ciĩgiĩ gĩthurano. Wagatatũ nĩ gũthomithia andũ kana kũrutana andũ mawega ma gĩthurano kana gũkorwo magĩthurana. Matua maya nĩmabatiĩ gũkorwo makĩhotithia station cia gĩthurano gũkorwo igĩkinyĩrĩka na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire.

Mĩtugo ya gũthoma ĩkoretwo na maumĩrĩra maingĩ Kenya wa mbere nĩ kũhotithio arutwo gũkorwo makĩmenya kana kwenda kana kũmenya kĩrĩa marathoma wa kerĩ nĩ kũhotithia arutwo arĩa marĩ yunibacĩtĩ gũkorwo makĩmenya kothi iria marenda na carrier iria mabatie gũbuatĩrĩra, wa keri mitugo ya gũthoma nĩ gĩkoretwo na ũhoro wa kũhotithia mũndũ akĩhota gũchagũra kana kũmenya wĩra ũrĩa angĩenda kũruta wa keri nĩ gũkorwo ĩkĩhotithia arutwo kũmenya mawĩra ma moko na kũmenya kũruta wĩra wega.

Kũbanga nguo nĩ ũndũ wa bata mũno mbere ya gũcithambia ,nĩguo ũkorwo ũgĩkũrana nguo iria ĩbatie gũkorwo igĩthambio na thabuni wa maaĩ, nĩguo gũkũrana nguo iria ibatie gũkorwo ĩgĩthambio na thabuni wa mũtu, nĩguo gũkũrana nguo iria ibatiĩ gũkorwo igĩthambio na thabuni wa mĩtĩ. Kubanga nguo nĩ wega gũkorwo ũgĩbanga nguo mbere ya gũcithambia nĩguo gũkũrana nguo iria njega na nguo iria njirũ tondũ nguo iria njirũ no ikorwo ikĩhaka gĩko nguo iria njerũ na ti ũndũ mwega na nĩkĩo ũrĩ ũndũ wa bata gũkorwo ũkĩbanga nguo mbere ya gũcithambia.

Maũndũ marĩa moru maumanaga na gũthambia nguo na moko nĩ, nguo nĩ ikoragwo itagũthera wega, moko nĩmakoro, moko nĩmakoro magĩthũka nĩũndũ wa thabuni wa mũtu, moko nomakorwo magĩthũka nĩũndũ wa thabuni wa maaĩ, moko nomakorwo magĩthũka nĩũndũ wa thabuni wa mũtĩ. Maũndũ marĩa moru maumanaga na gũthambia nguo na moko ũkĩringithania na gũthambia nguo na macini, macini nĩ ĩthambagia nguo wega, na macini nĩ ĩthambagia nguo na ihenya ũkĩringithania gũthambia nguo na moko. Gũthambia nguo na moko nĩgũteaga kahinda, gũthambia nguo na moko nogũcũngĩrĩrie nguo gũthũka, either kũmĩtehũranga kana kũmĩkũnjakũnja ũndũ ũrĩa ũtabataranĩkĩte ona hanini.

Moritũ marĩa makoragwo thĩinĩ wa intaneti nĩ andũ gũkorwo makĩaga mĩtambo mĩega ĩrĩa ĩngĩkorwo ĩgĩbataranĩka nĩguo ũkorwo ũkĩnyita intaneti wega, andũ gũkorwo marĩ na gũkũ icaginĩ mũno kũndũ intaneti ĩtangĩkinya, andũ gũkorwo matekũmena mĩtambo ĩrĩa yagĩrĩire ya gũkorwo ũkĩnyitithia intaneti wega na ũrĩa ũngĩkĩka nĩguo ũkorwo ũkĩnyitithia intaneti wega nĩgũkorwo na mĩtambo mĩega ĩrĩa ĩngĩnyita intaneti wega, nĩ gũkorwo na intaneti ĩrĩa ĩngĩhota gũgũkinyĩra handũ hothe yarũma, nĩ gũkorwo wĩna gĩthomo kĩega gĩa gũkorwo ũkĩelewa intaneti na ũhũthĩri wao wega.

Moritũ marĩa ũngĩcemania namo rĩrĩa ũkũhũthĩra intaneti nĩ gũkorwo wagĩte mĩtambo mĩega ĩrĩa ĩngĩkũhotithia kũnyita intaneti wega, gũkorwo wĩ gĩcigo gĩtaranyita intaneti wega, gũkorwo ũtekũmenya kũhũthĩra intaneti wega, ũngĩhota atĩa kwĩrutanĩria kũiganania na gũikarania andũ atĩa thĩinĩ wa intaneti, ũngĩhota gwĩka ũguo nĩ ũkũhota kũmenya kĩrĩa andũ mareka arĩa marĩ thĩinĩ wa intaneti na arĩa marĩa nja, ũkorwo ũkĩmenya ngũrani ya maũndũ macio merĩ na gũkorwo ũkĩmenya ngũrani ya maũndũ marĩa andũ marenda, andũ arĩa marĩ nja wa intaneti na thĩini wa intaneti na gũkorwo ũkĩmenya maũndũ marĩa mekĩkaga thĩinĩ intaneti na maũndũ marĩa magĩrĩirwo nĩ gwĩkĩka nja wa intaneti.

Nĩ maita maingĩ mũno ngoragwo ngĩtheria mũcinĩ wakwa, ngoragwo ngĩtheria mũcinĩ wakwa rĩrĩa gwakoro kwĩna kĩndũ gĩakorwo gĩkũrĩrĩire kĩndũ kĩrakũra harĩa gĩtabatie gũkorwo gĩgĩkũra, kana rĩrĩa ndĩrenda gũtabania maũndũ mabata mũno, kana rĩrĩa ndakorwo nĩngwenda gũtheria mũciĩ nĩguo ũkorwo ũgĩikara wega, nĩ ngoragwo ngĩtheria mũciĩ rĩrĩa ndabatara kũhanda kĩndũ harĩa kĩrendekana kana rĩrĩa ndabatara nĩngũrengerera kindũ kĩrĩa gĩkũrĩrĩire kana rĩrĩa ndabatara gũkorwo nĩngũhanda kĩndũ handũ gĩtarahandĩtwo.